Handũ haha hena nyanya, hoho, mananathi, njungwa, karati, marenge, gĩtũngũrũ, mboga cia mĩthemba ĩtiganĩte, mĩciiri ĩrĩa ndĩrona.

Nĩ mambura maria mamwe manyitaga itemi kaũntĩ-inĩ ta hĩndĩ ya aruti a wĩra. Rĩu aya nĩ andũ mebangĩte kwĩyonania maũndũ marĩa mekaga. Rĩu aya tũrona haha nĩ a Tana River, na rĩu acio angĩ makarũmĩrĩra, o andũ na maũndũ mao marĩa mekaga.

Macenjetie mũno na mahinda tondũ thikũ ici no wone ya raithi. Tene ndũngĩonire nyamũ ya raithi, ngaci no rĩu kwĩ na nyingĩ, rĩũ ũkona nĩ macenjetie na mahinda na nĩ njega, nĩ tondũ nĩ ĩhũthĩkaga na ihenya nyũmba nginya wĩna ihenya, nĩ ũhotaga kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ gĩgagũteithia na gũkũhatũra handũ uma na ihenya na ũgagĩka maũndũ mangĩ o ũkĩrugaga.

Ũrutani wa thirikari gũkorwo nĩmarũta kũingĩra miciĩ-inĩ kũrũta, airĩtu tũirĩtũ tũnini ona aria marathiĩ thukuru ya thekondarĩ kana korĩnji ũhoro wa mĩikarĩre, nĩwega nĩũgũni kũrĩo tondũ kwĩ maũndũ mũciari atangĩhota kũmera. Na gũkorwo thikũ ici kwina maũndũ maingĩ nginya ma waganu na kũnyitwo mĩgwate. Kogũo nĩwega thirikari kũingĩrira nĩgetha ĩgateithia ciana ici nicitũ gũkorwo atĩ nĩ mathoma na kũrĩkia gũthoma nĩgetha magateithĩka thutha-inĩ.

Kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ no ndĩmũteithirie athiĩ kĩrathi, athomithio ũhoro wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ ũrenda mũndũ ũũĩ ũhoro wa macini ĩno, wa tinga ĩno nĩ getha amarute wega ũrĩa ĩrutaga wĩra na kũmenya ũrĩa ĩtangĩgera ngero ĩkĩrutaga wĩra.

Andũ aingĩ rĩu nĩ morĩire kũrĩ aragũri tondũ nĩ mara, mena mathĩna, rĩngĩ mũndũ aretha ũrĩa angĩteithĩka, rĩu tũgatũika a gũteng'era gũthĩi gwetha aragũri matũragũrĩre ũrĩa gũgũikara na gũkahana. Koguo mahinda maya nĩ marĩa ma kwĩhũga, tondũ ndũramenya aragũri a ma na a maheni.